Joma olony e mbui ema timo tijni kendo tijni miyo iparo mana joma olony e mbui. Samoro amora ma ineno tijni, ineno mana mbui kendo jogo ma olony e weche mag mbui kod weche mag kompiuta. Mae luwore gi lony magiyudo kuondegi mag sikul kod kuondegi mag tich. Inyalo tijni inyalo puonjri e sikul kata inyalo puonj ng'ato nyalo bet piny to puonji mondo ing'e tiyo gi mbui kendo ing'e tiyo gi kompiuta gi weche mag mbui.